Mbeca nĩciteithagia mũno mambũra-inĩ mwanya mwanya , ta mambũra ma irua, ma rũracio, nĩũndũ wa kũhũthia maũndũ. Ningĩ mbeca nĩciteithagia harĩ mĩgendere ya mũndũ, tondũ nĩcihũthagia nĩũndũ wa kũrĩha matigiti magũthiĩ matura mwanya mwanya. Mbeca nĩcihotaga kũhũthia maũndũ ma mambũra na kũrũgamĩrĩra mĩbango mĩingĩ taya ũgũri wa irio, ũgũri wa kĩndũ gĩa kũnyua, na ũgũri ona wa nguo. Mbeca nĩ kindũ gĩa bata mambũra-inĩ tondũ nĩgĩtũmaga maũndũ makahũtha na magakorwo magũĩkĩka na ihenya na narua.

Mĩcemanio ya ũteti gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya, nĩ kĩndũ kĩgũcagĩrĩria andũ aingĩ mũno, angathĩ ciothe na mũno mũno arĩa matarĩ mbia na arĩa matarĩ mawĩra, kuona atĩ nĩmakoragwo na mwĩhoko na atetĩ ao mamacagũra nĩmekũmahe mawĩra, na nĩkĩo gĩtũmi atetimangĩhetũka handũandũ nĩmeyumĩragia na njĩra nene mũno, gũka hihi kũmona, kũmaigua na kũmathikĩrĩria, ũndũ ũyũ nĩ ũtũmaga ũkamahe mwĩhoko atĩ matukũ mao ma thutha-inĩ nĩmekwagĩrĩra. Mĩcemanio ya ateti nĩ ĩhiũkĩtio mũno bũrũri-inĩ wa Kenya, amu nĩ yo ĩtũmaga maũndũ maĩngĩ makorwo marĩ mega kana makorwo marĩ moru. Mĩcemanio ya ũteti nĩ ĩkagwo na gĩkĩro kĩnene mũno nĩ andũ arĩa matarĩ mawĩra na andũ arĩa hihi monekaga ta marĩ na ũkĩa, magĩciria hihi ateti ao nĩmekũmateithia kana nĩmekũmeharia ũkĩa-inĩ ũrĩa ũkoragwo ũmagũmĩira na njĩra nene mũno gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya, mĩcemanio ya ũteti kaingĩ nĩ ĩrehaga ngũĩ kana ikarehe ũndũ ũtarĩ kũiguithania, na rĩmwe nĩĩrehaga maũndũ ma ũthii wa nambere, kana ikarehe mĩaramano matura-inĩ.

Mũtongoria Rigathĩ wa Gacagua, ũrĩa wahagũrirwo arĩ mũnini wa president bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya, nĩ mũndũ ũhiũkĩtio na njĩra nene mũno gĩcigo-inĩ gĩa gatagatĩ, kana matũra magatagatĩ ta Kĩambu, Mũrang'a, Kĩnangobu, Naikuru, nĩũndũ nĩ we kĩugo kana nĩwe andũ a rũrĩrĩ rwa gĩkũyũ makoragwo mahete. Nĩerĩga kũrugũria kĩama gĩake gĩa DCP, kĩrĩa andũ aingĩ a gĩcigo gĩa gĩkuyu marona tarĩ kĩo kĩao, nĩũndũ wa kĩrĩa kĩ arĩ mbere kĩa UDA, mũgathe Rigathĩ wa Gacagua narĩ kũhagũrwo na rũrĩrĩ rwa gĩkũyũ rũkĩhana ta rwakorwo rũkĩeherio. Rĩu kĩa DCP kĩrĩa anjĩrĩirio nĩ mũgathe Rigathĩ wa Gacagua nĩkĩronania ta kĩngĩrehe rũrĩrĩ rwa gĩkũyũ hakuhĩ mũno na kuona nĩ marahota gũthikĩrĩria, tondũ kĩrĩa kĩa UDA nĩ kĩrehete maũndũ matarĩ mega, mũgathe Rigathĩ wa Gacagua nĩ mũndũ akoragwo arĩ wa bata gĩcigo-inĩ gĩa gatagatĩ kuoneka tarĩ we mũgambo mũnene, na mũgambo ũrĩa andũ a gĩkũyũ mangĩhota gũbuata to nĩwe ũkĩrĩ kũrĩa.

Maguta ma ngari, gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ kĩndũ gĩa bata mũno amu nĩ matindĩkaga wonjoria na gĩkĩro kĩnene mũno na gĩkĩro kia igũru. Maguta ma ngari mangĩaga, wonjoria nĩ ũhotomaga na gĩkĩro kĩnene amu nĩmo matindĩkaga maũndũ. Ta ũthamia wa kĩndũ kuma itũra rĩmwe gũthiĩ itũra rĩngĩ maguta maya ma ngari mangĩaga bũrũri nĩũcokaga na thutha na gĩkĩro kĩnene mũno na gĩkarehe ũkĩa. Maguta ma ngari nĩmo kĩhumo kĩa wonjoria mũingĩ tondũ nĩ matũmaga maũndũ makorwo magĩkĩka na njĩra huthũ. Bũrũri-inĩ wa Kenya maguta nĩ makoragwo mehokeirwo harĩ ũkui wa andũ, ũkui wa mĩrigo, ũkui wa nyamũ, ũkui wa irio, kũruta thoko ĩmwe gũtwara thoko ĩrĩa ĩngĩ. Ningĩ maguta maya ma ngari nĩmatũmaga mũndũ akahota gũkorwo na ũhũthũ wa kuma handũ hamwe gũthiĩ handũ harĩa hangĩ. Maguta ma ngari mangĩaga wonjoria nĩ ũhotomaga na ũgakorwo ũcokete thĩ na njĩra nene. Nĩ kĩndũ gĩa bata kana kĩndũ gĩkoragwo kĩhoketwo nĩ ahũri a biacara mũno. Maguta maya ma ngari mahinda mangĩ nĩ matũmĩte rĩrĩa maga gũgakorwo na wagagu na maũndũ matarĩ mega bũrũri-inĩ.

Njĩra ya narua ya gũkinyĩra honge cia thirikari na njĩra ĩna ũgitĩri wa igũrũ, tondũ wa maũndũ mwanya mwanya matiganĩte ma ũgitĩri, ta ũkui wa mbia rĩrĩa ũrathiĩ kũriha kĩndũ wabici-inĩ cia thirikari, ũrĩhaga ona thimũ peke yake. Njĩra nyingĩ ĩna waaragania tondũ mbia irĩa ũratũma citikoragwo na ungumania. Tondũ ũrĩhaga kĩrĩa ũrabatara kũrĩha. Ũngĩkorwo nĩ ũtungata ta wa ibandĩ ũrĩhaga kĩbandĩ, ũngĩkorwo nĩ ta kuoya maratathi ma gũthiĩ mũrĩmo, ũrĩhaga kĩrĩa waagĩrĩirwo nĩ kũrĩha hatarĩ, nĩkĩo ĩramĩta nĩ njĩra ya ũhũthũ na ya narua, tondũ maũndũ maya mothe ũmekaga na thimũ. Mũtambo ũyũ wa thirikari nĩ ũteithagĩrĩria arutwo gũthura cukuru na kothi irĩa marenda gwĩka. Ningĩ mũtambo ũyũ wa thirikari nĩ ũteithagĩrĩria harĩ andũ arĩa marenda kũhikania, kana andũ arĩa marenda kuona maũndũ mao magĩthiĩ na mbere. Nĩ maũkoraga handũ mũtambo-inĩ ũyũ wa thirikari. Ningĩ ũngĩenda gũkinyĩra borithi nĩ ũhotaga gũkinyĩra narua, o ndeto cia magoti-inĩ nĩ ũhotaga gũkinyĩra narua ũkĩhũthĩra mũtambo ũyũ wa borithi, wa thirikari, tondũ nĩ mũtambo ũkoragwo thimũ-inĩ hĩndĩ ciothe ũtukũ na mũthenya.

Tabaarĩra ya ũthomi wa mũigana wa mbeca cia mahũthĩro cia mwaka wa mbeca cia thirikari, nĩ tabaarĩra ĩkoragwo yetereirwo mũno bũrũri-inĩ wa Kenya. Amu tabaarĩra ĩno ĩthomagwo o mwaka o mwaka, nĩ ĩheaga andũ mwĩhoko kana ĩkameheria mwĩhoko-inĩ. Tondũ nĩyo ĩtũmaga muthenya ũcio nĩguo magooti mongagĩrĩrwo kana makanyihio. Na hĩndĩ ĩrĩa magooti mongagĩrĩrwo nĩ gũkoragwo na njĩra ĩmwe ya kuonania ũkĩa nĩ ũgũkorwo bũrũri-inĩ wa Kenya. Na rĩrĩa magooti meherio indo-inĩ mwanya mwanya, nĩ ĩheaga andũ mwĩhoko wa wonjoria, ũthii wa nambere ona gwĩkĩra ciringi mũhuko. Tabaarĩra ĩno nĩ ĩkoragwo yetereirwo na mĩhoko mĩnene mũno tondũ nĩyo ĩtũmaga andũ magakorwo marĩ a gwĩkĩra mbia mũhuko.

Ũrĩmi wa mbũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya miaka ĩno ya haha thutha nĩ ũrĩmi ũiyũkĩtio mũno na njĩra nene mũno. Kuona ũrĩmi wa mbũkũ nĩ ũrĩ na ũguni mũingĩ, tondũ ũrĩmi wa mbũkũ nĩ ũtũmĩte andũ magakorwo na mbia. Nyama ya mbũkũ nĩ ĩrĩ goro gũkira nyama ici ingĩ ta cia ng'ombe mbũri ona ngũkũ. Ũrĩmi wa mbũkũ ningĩ nĩ ũtũmaga, ũrĩ kĩguni kĩngĩ mũno tondũ mathugumo ma mbũkũ nĩ macokaga gũtuĩka ta bataraica. Rũa rwa mbũkũ nĩ rũcokaga kwendio na ningĩ rũa, ningĩ mbũkũ nyama yayo nĩ ĩrĩ ũguni harĩ mwĩrĩ na gĩkĩro kĩnene mũno. Ũrĩmi wa mbũkũ nĩ ũcokete ũkaiyũkio gũkũ Kenya na njĩra nene mũno, na mũno mũno matũra-inĩ ma gĩcigo gĩa gatagatĩ ga Kenya.

Ũrĩmi wa mbembe bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ kĩndũ kĩrĩ ũguni na kĩndũ gĩa bata mũno nĩ ũndũ wa kũnyihia ng'aragu ya andũ ona mahiũ. Ũrĩmi wa mbembe nĩ ũteithagĩrĩria gũkorwo kũrĩ na irio bũrũri-inĩ wa Kenya na mbeca. Ũrĩmi wa mbembe nĩ ũteithagia mahiũ na ũgateithia andũ, rĩrĩa mũtu wathĩo andũ nĩ mahotaga kũũrĩa na makendia. Ningĩ mbembe na mĩcakwe rĩrĩa ciathĩo nĩ ciheaga irio mahiũ maitũ na ngũkũ ng'ombe, ngũrũwe ona mbũri. Ũguo ũrĩmi wa mbembe ningĩ nĩ ũcokaga gwĩkĩra mbeca mũhuko kũrĩ andũ arĩa macirĩmaga, tondũ nĩ macokaga gũciendia na cikamarihĩra mabataro mao marĩa mekwenda. Ũrĩmi wa mbembe bũrũri-inĩ wa Kenya ningĩ nĩ ũtũmaga gũgakorwo na woneki wa mawĩra, tondũ mĩgũnda ĩrĩa ĩrĩmagwo ya mbembe nĩ ĩbataraga aruti a wĩra, arĩa mokaga gũcirĩmĩra gũcigetha ona ningĩ gũcitwara mĩciĩ-inĩ kũrĩa ciagiriire gũkorwo cirĩ kuo. Andũ aya nĩ macokaga kũrĩhwo mbia iria cikoragwo cirĩ kĩguni harĩo, ũrĩmi wa mbembe nĩ ũnyihagia ũkĩa, ng'aragu na ningĩ ũgakorwo ũkĩhũnia andũ kĩ mũhuko ona kĩ mwĩrĩ. Ũrĩmi wa mbembe koguo nĩ ũrĩmi wĩ bata mũno bũrũri-inĩ wa Kenya, tondũ nĩ ũrĩ kĩguni kĩa njĩra...

Mũrimũ wa cancer nĩ kĩmiri kĩrĩa kĩgũmĩire mabũrũri maingĩ gĩtarũ kĩa Abirika ona mũrimũ . No mũno mũno mũrimũ, Gĩtarũ kĩa Afrika onakĩo matukũ-inĩ ma thutha-inĩ nĩ gũkoretwo na cancer ĩrĩa ĩhotometie maũndũ ma ũthii wa na mbere mĩciĩ-inĩ na matũra-inĩ. Kuona mũrimũ wa cancer kũũrigita nĩ mũrimũ ũrĩaga mbia nyingĩ, na ona ndũhonagwo kaingĩ na ona rĩrĩa mũndũ akua nĩ atigaga ũkĩa mũciĩ-inĩ kwao. Na kuona kĩmiri gĩkĩ rĩrĩa kĩahĩtũka na kĩanyita mũndũ nĩ gĩtigaga ũkĩa mũciĩ, amu andũ nĩ macũngagĩrĩra kwendia indo kwendia ngũkũ, kũhũthĩra mbia nyingĩ nĩguo mahote kũrigita mũrimũ ũyũ. Ũrĩa ũcokaga kwaga kũrigitĩka na mũno mũno ndũrigitagĩrwo gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya ũbataraga gũthiĩ mũrĩmo kũrĩa mbia nyingĩ mũno ihũthĩkaga. Nĩ ũtũmaga andũ magetia harambĩ na ona mũndũ arĩkia gũkua nĩ atigaga thĩna mũno mũciĩ. Koguo, mũrimũ wa cancer nĩ mũrimũ kĩmiri mũrimũ wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩrorwo na njĩra ciothe, tondũ nĩ ũrehete ũkĩa, ũkarehe mathĩna, ũgatiga atumia a ndigwa na ciana cia ndigwa bũruri-inĩ, nĩ mũrimu kĩmiri na wagĩrĩire gũkorwo ũkĩrorwo na njĩra nene mũno.

Ũrĩmi wa nyeni ndawambĩrĩrie ndĩna mĩaka ikũmi na ĩrĩ, mũciinĩ gwitũ mũgũndainĩ mũnini ũrĩa ndagaĩrwe nĩ aciari akwa wa makinya igana rĩmwe kwa mĩrongo ĩtano, ngĩhanda nyeni na nĩciajũkĩrĩirie hathara yarĩ njũru mũno na ngĩhanda riũa nĩrĩacokire rĩkĩara, rĩgĩkĩnina cirĩ ciothe na rĩkĩnyuna ngoro ũrũ mũno, no kĩmera gĩa kerĩ ndĩna mĩaka ya ikũmi na ĩtandatũ nĩkĩjagĩrĩire tondũ nĩkwaurire mbura yaarĩ njega, ngĩendia na mũtũrĩre wakwa ũkĩgĩrĩra, ndahotire kũgũra kĩrĩa ndedaga na mbia nini iria ndonire, thutha ũcio nĩngoretwo yũkĩtie ũrĩmi wa nyeni na ũkangenerera mũno tondũ nĩũheaga indo cia kũrĩa nokahe mbeca.

Andũ arĩa magũmagĩrwo nĩ mĩrimũ ya mũtwe kana mĩrimũ ya meciria makoragwo kaingĩ na thĩna na ũkĩa mũingĩ mũno. Andũ a rũrĩrĩ ũrĩa mangĩhota gũteithia andũ aya nĩkũmonia njĩra cia ũrĩmi wa mahiũ nĩguo meciria mao makorwo marĩ mwena ũmwe. Gũthoma kana gĩthomo nĩ kĩndũ gĩa bata harĩ andũ aya, wonjoria na woni wa mbia, kuonio wendo nĩ bamĩrĩ ciao gũikara marĩ hamwe, gũtigana na maũndũ ma tene ta ũrogi na ũragũri, wendo mĩciĩ-inĩ na kũnyihia ndawa cia kũrebia iria kaingĩ cirehaga maũndũ maya ma mĩrimũ ya mũtwe kana gũthongwo nĩ meciria.

Ũhũthĩri mũru wa mĩtanbo ya ũkinyanĩria, nĩ kĩndũ kĩrehete mathĩna maingĩ, andũ gũtunywo mbeca, kwaga wĩhokeku, gũcokia andũ kĩũmbe na bũrũri na thutha, amu hĩndĩ ĩrĩa mĩtambo ĩno yahũthĩka ũru, nĩ ũndũ wa andũ gũtunywo mbeca, nao hihi rĩrĩa merĩirwo mawĩra, makarĩha mbia iria mathithinĩire, magacoka magathiĩ makaga mawĩra mau. Nĩ ũndũ ũtũmaga mũndũ agakua ngoro, na agakorwo na thĩna mũingĩ, tondũ hĩndĩ ĩrĩa ena mwĩhoko nĩ akuona wĩra, kana aneana mbeca ciake nĩ ekuona wĩra, agacoka agathiĩ akaga wĩra ũcio, mũndũ ũcio nĩ acokaga na thutha na gĩkĩro kĩnene mũno, kĩ mũhuko, kĩ meciria, na ona bũrũri ũgate mbia nyingĩ. Ũndũ ũyũ wa ũngumania wa kũhũthĩra mĩtambo ya ũkinyanĩria, nĩ kĩndũ kĩrehete maũndũ moru mũno bamĩrĩ-inĩ, kuona andũ angĩ nginya nĩ mendagia mahiũ mao, magakomba mbia mabengi-inĩ nĩguo marĩhe andũ aya, no thutha wa macũngĩrĩro kuona nĩ gũtunywo makoragwo magĩtunywo, meranĩirwo ciĩranĩro iria citahotaga gũkinyĩrĩka, tondũ nĩ ũndũ wa maheni na ũndũ ũtarĩ na wĩhokeku.

Gĩko gĩtirĩ ũguni rĩrĩa gĩgũtangĩkĩrwo na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire ta ũrĩa tũrona haha tonddũ mĩrimũ mĩngĩ ĩrĩa ĩkoragwo gĩko-inĩ nĩ mĩingĩ mũno na ĩngíĩhota kũrehera mũndũ kana andũ kĩũmbe mathĩna ma kĩmwĩrĩ ta mũrimũ wa Cancer ũrĩa ũtahonagwo. Gĩko gĩkĩ kĩngĩhota gũthondekwo na ũrũgamĩrĩri wa bũrũri kana thirikari na ũrũgamĩrĩri ma matũra ũhote gũthondeka iganda iria ĩrĩhotaga gũthondeka gĩko gĩkĩ no mahote kwandĩka andũ arĩa monganagia gĩko gĩkĩ magathondeka na makaruta indo cia bata ta mabataraitha na indo iria cia bata ta macuma cigacinwo na ciagcoka kũhũthĩka na ũndũ ũngĩ mwega. Gĩko nĩ kĩrĩ ũguni kĩngĩhota gũtangĩkĩrwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na njĩra ĩyo nĩ ta gũthondeka iganda. Nĩguo ikandĩka andũ arĩa maroneka ta haha makĩrogota gĩko na moko makandĩkwo iganda-inĩ icio nĩguo makona kĩndũ marĩkĩraga mũhuko. Na giko gĩkĩ gĩgakorwo gĩkĩehera harĩa kĩigĩtwo. Tondũ gĩko gĩkũigwo ũũ nĩ kĩrehega mĩrimũ mĩingĩ na gĩkarehe ũhotomia wa kũrĩa kĩigĩtwo nĩ ũndũ wa mĩrimũ ta ya kũrwara nda, gĩthũri, na ona mĩrimũ ya cancer ĩrĩa ĩrehagwo nĩ cuma iria cionekaga kũrĩa gĩko gĩkĩ gĩteagwo.

SACCO nĩ cirĩ njĩra hũthũ cia kũheana ngombo gũkĩra bengi. Njoherera cia ngombo cia SACCO nĩ hũthũ gĩtũmi akombi nĩo ene SACCO kana nĩ marĩ gĩcunjĩ megwatĩire thĩiniĩ wa SACCO ici ũndũ ũngĩ SACCO cihũthĩraga akombi a mbeca nĩ atĩ matibataraga wĩihũrĩa wa maratathi maingĩ nĩgũo mũndũ aheo ngombo SACCO nyingĩ ĩbataraga o wĩira wa kuonania wĩ mwandĩke ta karatathi ka mũndũ ũrĩa arĩhagwo o mweri o mweri. Nĩ ũndũ wa kũmenyeka kwa amemba a itũra rĩrĩa SACCO ĩkoragwo ĩrĩ na obici aingĩ makoragwo marĩ arĩmi a iria, waru na ahũri a biacara. Ngombo cionekaga na ũhũthũ gũkĩra bengi arĩmi, arimũ ahori biacara na andũ matiganĩte ta ikundi cia atumia na anake nĩ Amakoragwo na gĩcunjĩ SACCO-inĩ ũguo ngombo nĩ monaga narua gũkĩra bengi.

Mũrimũ wa gatema ũrĩa ũrehagwo nĩ ũndũ wa kũrĩa gĩko, kana nĩ ũndũ wa gũtũngana na germs cia gatema, nĩ ũtũmaga mũndũ agate maaĩ maingĩ mũno mwĩrĩ-inĩ wake, nĩ ũndũ wa kũharwo na gũtahĩka. Ũguo maaĩ nĩ moraga mwĩrĩ-inĩ wa mũndũ na gĩkĩro kĩnene mũno. Mũndũ akinya thibitarĩ ambaga kũheyo maaĩ nĩguo mwĩrĩ wake ũkorwo na hinya. Harĩ gĩcunjĩ magana kenda ma kenda harĩ igana ma andũ arĩa maagaga kũheyo maaĩ makinya thibitarĩ, nĩ gũkua makuaga tondũ mũrimũ ũyũ nĩ ũkorago ũninĩte maaĩ maingĩ mũno mwĩrĩ-inĩ wa mũndũ.

Njĩra nyingĩ cia kũgacĩrithia ũgima wa mwĩrĩ na kũrigĩrĩria mĩrimũ nĩ ta: mĩrĩĩre mĩega ta kũrĩa irio cia ũndũire ta ngwaci, ndũma, mĩanga, ũkĩ, mboco na ingĩ nyingĩ. Gwĩthema na mĩrĩĩre mĩũru na irio citarĩ njega ta cukari mũingĩ, maguta maingĩ marĩa mathondekagĩrwo kambuni-inĩ, na kũrĩa cumbĩ mũingĩ. Njĩra ingĩ cia kũrigĩrĩria mĩrimũ ta Polio ĩrĩa ĩrehaga wonje. Ũmenyereri na ũthambia wa irio irĩa tũrarĩa, kũruga irio nginya cikahĩa wega, irio njĩthĩ nĩ cirehaga mĩrimũ. Kũrũmĩrĩra ũgima wa mwĩrĩ ta gũtengera, kũrũga mĩkwa, gũthaka mĩbira ona gũthiĩ magũrũ na gũtengera kaingĩ. Kwaga kũhũthĩra thigara, mbakĩ, bangi na ũnyui mũingĩ wa njohi. Gũthambia moko thutha wa mũndũ gũthiĩ kahinda kanene kana kanini na mũno mũno kũhũthĩra thabuni. Gwetha ũrigiti wa narua o ũrĩa kwahoteka mũndũ arĩ kũigwa ũru mwĩrĩ.

Motungata ma kwamũkĩra mbia, gũtũma ona kũiga mbia bengi-inĩ matura-inĩ, nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa matũmĩte wonjoria ũgakũra bũrũri-inĩ. Mahinda namo makahota kũhonokio nĩ ahũri a biacara kana nĩ andũ arĩa maratũma mbia nagũciamũkĩra tondũ wa kunyihia mathaa magũthiĩ mabengi-inĩ. Ũndũ ũyũ ũhũthĩtio nĩ thimũ, iría mũndũ ahotaga kũruta mbia bengi-inĩ yake na gũcitũma thimũ-inĩ, na akahota gũciruta na mũtambo wa Mpesa, na agakorwo arĩ mũndũ ũhũthĩirwo nĩ mathaa. Motungata maya nĩ makoretwo gũkũ bũrũri-inĩ kwa mĩaka ĩno mĩhĩtũku ya thutha-inĩ, na nĩmateithĩtie na gĩkĩro kĩnene mũno harĩ wonjoria, ũkũria na ũgitĩri wa mbia cia mũndũ.

Ũndũ ũyũ wa gũkorwo atumia kana athuri akũrũ kũheo mbia nĩ thirikari, nĩ ũkoretwo ũrĩ na kĩguni mũno mũno mũno harĩ aciari arĩa a ndigwa, arĩa matarĩ athuri, ona arĩa matarĩ na ciana cia kũmatangĩkĩra. Ũndũ ũyũ nĩ ũnyihĩtie ũkĩa matũra-inĩ, amu ciringi ici monaga ona akorwo no nini, nĩ cimateithagĩrĩria na kũgũra indo ta ndawa, irio, ona maũndũ marĩa maingĩ mabataraga. Ũndũ ũyũ nĩ ũcokete ũgacenjia mũtũrĩre ya andũ akũrũ, athuri ona atumia, nĩ ũndũ nĩũkuona aingĩ ao matikoragwo na andũ mamarũmbũyagia, no thirikari rĩrĩa yaingĩrĩire na ĩkíanjĩrĩria kũmarũmbũyagia, ũndũ ũyũ nĩ ũkenetie andũ aingĩ matũra-inĩ, na ũgakorwo wĩ wa kĩguni kĩingĩ. Andũ aya tene ni makoragwo na mathĩna maingĩ, no thikũ ici nĩũndu wa thendi ici maheagwo nĩ thirikari nĩ ihotaga kũmarũgamĩrĩra ona kanyamũ ona karĩ o kanini.

Mũbango ũyũ wa wĩandĩithia wa kuoya kura bũrũri-inĩ wa Kenya, nĩ kĩndũ gĩa bata mũno harĩ mũndũ ũkinyĩtie mĩaka ikũmi na ĩnana. Tondũ ũndũ ũyũ nĩ ũmũhotithagia gũcagũra atongoria arĩa arenda, aría makũmũtangĩkĩra na maũndũ make, harĩ waki, ũthii wa na mbere, wonjori, ũgima wa mwĩrĩ , ũgitĩri bũrũri-inĩ. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ekuoya kura na akahota gũthura atongoria ake, nĩakoragwo arĩ kĩrathi kĩa mbere kana mũraini wa mbere wa kũria ciũrĩa arĩ na na na ũrũme tondũ nĩacokire gwĩka maũndũ marĩa magĩrĩire gĩ gatiba, ma kuoya kura, gũthiĩ kuhũra kura na gũcagũra atongoria arĩa angĩnda mathiĩ makamũrũgamĩrĩre, either nĩ búrũri-inĩ, nĩ mbunge-inĩ kana nĩ wobici nene ya bũrũri.

Ũhũri wa kura kana ũcungi mĩtĩ nĩ kĩndũ gĩa bata rũrĩrĩ-inĩ, tondũ nĩkĩhotithagia kũhe mũingĩ ũhoti wa gũcagũra atongoria arĩa mekũmatongoria. ũndu ũyũ ũrĩ katiba-inĩ ya Kenya ĩrĩa nĩyo watho mũnene bũrũri-inĩ. Ũndũ ũyũ nĩ ũtũmaga maũndũ maingĩ magakorwo makĩhingio, ta ma ũthii wa na mbere, gĩthomo, ũgitĩri, amu atongoria nĩo mahotaga kũrehe maũndũ maya kũrĩ arĩa mamathura. O thutha wa mĩaka ĩtano, ũndũ ũyũ nĩ wĩkagwo nĩguo kũhe kanya mũingĩ kũhota gũthura arĩa marenda mamatongorie. Aingĩ a atongoria nĩ magaga kũheo kanya kangĩ, tondũ wa maũndũ matiganĩte ta ungumania, ũhũthĩri mũru wa obici iria mehokeirwo, na kwaga waragania ũtongoria-inĩ wao. Atongoria aingĩ ega mathuragwo nĩ mũingĩ, na mũingĩ ũyũ noguo ũthuraga atongoria oru arĩa mathiaga kũhũthĩra hinya ũrĩa maheirwo nĩ mũingĩ gwĩtongia kana kwahĩra nda ciao. Ũndũ úyũ wa gũcunga mĩtĩ thutha wa mĩaka ĩtano nĩ mwega kũrĩ rũrĩ.

Mahinda ma gũcokia ciana cukuru nĩ makoragwo na moritũ maingĩ na ũhũthĩri mũnene wa mbeca. Ũgũri wa mabuku marĩa magĩte goro na mahũthagĩra mbeca nyingĩ. Ũndũ ũcio nĩ ũheaga aciari mahinda maritũ tondũ mabuku ma gũthoma na kwandĩkĩra no mũhaka arutwo makorwo namo. Ũgũri wa nguo cia cukuru naguo, nĩ ũtũmĩte mĩhuko ya aciari ĩgakundera, nĩ amu o mwaka no nginya agũre nguo ici tondũ ciana no irakũra. Ũrĩhi wa bithi macukuru-inĩ naguo nĩ ũndu ũhinyagĩrĩria aciari tondũ ciana no nginya ithome., kĩu nĩ kĩhoto kiao mahetwo nĩ gatiba ya mwaka wa ngiri igĩrĩ na ikũmi. Mabuku onamo nĩmatuĩkĩte ma gũcenjio o mwaka, ũũ nĩ kuga atĩ mũciari no nginya agũre mabuku merũ o mwaka.

Ũhũthĩri wa tekinoronjĩ gĩthomo-inĩ nĩũndũ wa bata na wa kũyũkio na njĩra nene rũrĩrĩ-inĩ. Ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia arutwo gũkorwo na ũgĩ ũrĩa ũrendekana matukũ-inĩ marĩa tũraikara. Maũndũ ma bata marĩa monekaga ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria, nĩcihotithĩtie arutwo gũkorwo na ũgĩ wa mwanya gũkĩra hau gabere. Ũndũ ũngĩ ũrĩa wĩ wa bata na ũhũthĩri wa ng'enda cia ũkinyanĩria harĩ gĩthomo, nĩgũtaũkĩrwo na njĩra hũthũ tondũ ng'enda-inĩ kwĩna indo ciothe iria mũrutwo arabatara. Tekinoronjĩ ya gĩthomo na ũkinyanĩria nĩ ĩteithagia arutwo gwĩka igerio na ũnyitanĩri wa cukuru ona cirĩ kũraya nao. . Ũndũ úyũ ũkahota kũmahingũra maitho na gũkorwo na ũmĩrĩru magĩka igerio ciao cia o mwaka. Ũhũthĩri wa indo cia ng'enda-inĩ ta cia irathi cia Google, nĩciteithagĩrĩria arutwo kũnyitanĩra na arutani ao na njĩa hũthũ, bũrũri-inĩ wa Kenya na mũno mũno rũrĩrĩ-inĩ rwa gatagatĩ ga Kenya. Ũhũthĩri wa tabarĩra cia ng'enda-inĩ, ũthuthuria wa kĩrĩu wa ũkinyanĩria wa mohoro, nĩ ũhotithĩtie arutwo na kũmahingũra maitho na wandandũku wa kĩmeciria.

Mĩkawa ya goro na ya ngathĩ ya igũrũ bũrũri-inĩ, nĩ ĩteithagĩrĩragia wonjoria na ngathĩ ya igũrũ mũno. Mĩkawa ĩno nĩ ĩhotithagia agendi gũkorwo marĩ na mahinda mega magũkenerera mbeca ciao. Mĩkawa ĩno nĩ ĩtũmaga riri wa bũrũri na ngumo cikahunja thĩ yothe handũ ya rũma amu nĩ ĩkoragwo na wĩigĩrĩrĩki wa na ũbacĩrĩri wa agendi wa kĩrathi kĩa igũrũ mũno. Orĩngĩ mĩkawa ĩno ya kĩrahi kĩa igũrũ nĩ ĩtũmaga gũgakorwo na mawĩra ma ĩmwe kwa ĩmwe na mawĩra ma keheri-inĩ, maya nĩ ta mawĩra kũrĩ arĩmi arĩa marĩithagia mahiũ marĩa mahũthĩkaga ta irio mĩkawa-inĩ ĩno ta ngũkũ, ng'ombe, mbũri, ng'ondu na mbũkũ o hamwe na thamaki. Matũra-inĩ marĩa mĩkawa ĩno yakagwa nĩgũkoragwo na wonjoria mwega kũrĩ andũ a ngari cia ũkui ta tegithi. Ũndũ ũyu nĩ ũhotithagia kũhe andũ mawĩra marĩa marĩhaga wega ta ũmbici na ũguo kwongerera ũtonga wa bũrũrina gĩkĩro kĩnene.

Thiaga kũrorwo maita merĩ harĩ mwaka nĩguo kũmenya ũgima wakwa wa mwĩrĩ. Tondũ ũgima wa mwĩrĩ wakwa nĩguo ũtonga wakwa. Kũmenya ũgima wa mwĩrĩ nĩ kĩndũ gĩa bata mũno, tondũ nĩ ũmenyaga ũgĩũka kũhobanĩrio nĩ mĩrimũ kana mũrimũ. Bata wa kũrora ũgima wa mwĩrĩ nĩ ũrĩ ũguni ta kũmenya rũgano rwa ũgima wa mwĩrĩ ũrĩa ngũhota kũmenyerera mwĩrĩ wakwa. Ũndũ ũngĩ nĩ kũmenya rũgano rwa ciĩga cia mwĩrĩ wakwa irĩa cihotekaga narua ta ngoro, ini, higo, thakame ona hakiri. Kũrorwo ũgima wa mwĩrĩ nĩ ũteithagĩrĩria gũkoragwo na mahinda ma kwaria na ndagĩtarĩ, kũmũhingũrĩra ngoro na kũmwĩra ũrĩa ũraigua. Nake ndagĩtarĩ agakũhe njĩra irĩa waagĩrĩrwo kũhũthĩra nĩguo ũkorwo ũgĩthema mĩrimũ. Wega wa kũrorwo ũgima wa mwĩrĩ nĩ ũteithagĩrĩria na kũmenya tene na gũkorwo na mahinda ma kwĩgitĩra tene, o ũrĩa kwahoteka. Kwaga kũmenya rĩrĩa wĩ mũrwaru kana rĩrĩa mũrimũ ũroka gũkũhobanĩria nĩ ũrehagĩra bamĩrĩ mathĩna maingĩ. Tondũ rĩrĩa mũndũ akorwo wahobanĩrio nĩ mũrimũ o rĩmwe, nĩ ũhũthĩraga mbia nyingĩ, ũkahũthĩra mahinda maingĩ nĩguo ũngĩkahona, no ũngĩkorwo na ũndũ ũcio wa kũrorwo mũrimũ kana kũrorwo ũgima wa mwĩrĩ rĩrĩa mũrimu ũtanoka, nĩ ũhonokagia mbia na ũkahonokia kũrehe ũkĩa mũciĩ.